Kore emoyian natum nkishu oleng tenkop ang naa emoyian naji ilkulup. Kore ilkulup moyian ninye torrono amu kejing naa nkishu neitoki aitong`ojin amu kejing naa nkejek ilosotok. Ore enikoni teniboori ena moyian naji naa ilkulup naa meshori na nkishu epuo aoko nkariak natooko naa nkulie shoret o nkulie ang`itie naidim neeta ilkulup. Kore sii aitoki enkae, kore pee edol oltung`ani nkishu enyenak ajo kepisiong nelo naa aipotu oldakitari le vetinary meyeu arem nena kishu pee otum naa atooru ilo kulup otumo.

Kore encharata naa keisidai te nkerai o te ng`otonye, naa tenkaraki kore naa pee eshori nkerai neitusunyari naa nkerai e sesen nelo sii nkerai abulu eeta sesen sidai lemetii moyiaritin. Kore sii aitoki ng`otonye kore pee eshori nolo naa ninye atum biotisho sidai nemolo naa ninye atum nkutitik moyiaritin naalokunyekunye tena sii duo ake naaponu tenkaraki naa ewuon meshora ninye.

Ore enkirwata ormeseji elikino le corona naa eshomo ninche aku le tipat, ore na inakata nepuo na ltunganak ayiolou enikunari ina moyian naji corona o enikuni sii pepuo ineweuji naipimieki ltunganak tenkaraki lolobmeseji oterewuaki alikio alimu ajo keetai naa inamoyian toronok najo corona na ore enikuni peibori ina moyian na ltunganak ejokini meituko nkaik, mibungungu ngumeishin, nkutukie na keyieni naa niboori inamoyian ana peishunye ina moyian anaa nkoitoi naiboorie tenkaraki lolo meseji orewakitae .

Kore sukuulini eshumata naiteng'en esiai oldakitarini lonkishu, naa tenebo o University of Nairobi, naji na ninye unifasti e Nairobi, tenebo si o unifasti e Meru, tanaa si unifasti nayiolo yioloti enaa Eldoret, naji ninye Moi University natii Eldoret, tenebo naa aitoki onkae naji Ahiti, natii ninye Kabete tembata e Kiambu. Ninche naa opuo iltung'anak potum aisomea ilomon loldakitarini, losuam. Kake etii si atoki nkae nabo, natii ninye orkerenket le Wajir, teidialo e Wajir county, naisom na ninye iltung'anak, kake nemeshooyo duo ninye digiri, kishooyo mpaka diploma.

Kore ng'oi nitumie irkeek le biitia, naa isipitalini, arashu ildukai duake le Chemist, kake ore tenkata sapuk oleng' naa sipitalini. Amu kore tesipitalini, ishoori lelo keek tepesho, nkaraki naa nanyokita serkali, ajo pibooyo ninche inkitarasunoto ina moyian naji biitia, toltung'anak. Kore eniko lelo keek teneesisho, naa kopuo na ninche, arare ina moyian tesesen, nchoo duo meishu naa meishunye moyian, kake nopuo na ninche, aiatodoyio ina moyian metaa, keetae ewoji nabaki metaa orabaki oltung'ani oata ina moyian ebiitia, kore peipimi, nojo mashinini meeta ninye ina moyian.

Kore iroruat nayai egirai aipim malaria, tenaa si moyian emaleria, naa injere, kolo na ng'as iltung'ani sipitali, neng'asa aliki naa ildakitari naa irbulabul loota, neyieu naa oldakitari ajo, kidim naa moyian e malaria tanaa si maleria ena. Nikireu ninye inakata, ajoki shomo naa laboratory, mikishomi naa aipim malaria. Kore naa pibaya laboratory, nikijokini totona tolorika, nikuudi irkimojino tesindano, nitauni kirti oodo, neyai naa apik mashinini. Kore naa peng'or olkitarri nodol ajo ketii malaria, nikigeroki mpalai, nikijoki shomo naa netii duo laduo dakitari, nolo naa mikinchoo ninye irkeek lina moyian emaleria.

Kore enasiai olang'eni oitau ate tenkipimata, na injere, kopuo na ninche meipimi, popuo irkulie tung'anak adol injere, metii di nyamali teneipimi oltung'ani, amu ore pekimpimi, nedoli na tinakata tenaa yata emoyian, tanaa si miata. Neeku naa, ilo siai lo lang'eni oitau ate, meipimi, popuoi naa atum naa irkeek oitumiari, aishukunye tanaa aitung'uayie moyiaritin, napashipasha.

Kore in ntorno osintano oiboorieki korona naa enchere, kejo naa ilkulie tung'anak, osintano ele oulyoutua musungu, anaa sii inkwapi oo lashumba pee epuonu naa adungie iltung'ana metaa meitoki nkituak ayiu inkera kumok kake nkerai nabo ake eyiou nkitok notung'o. Nena naa ake ntoki naure iltung'ana aajo keyau ele sintanu le korona enkara ake eure naa ninye ajo keidim netii ilkulie dawai atua ele sintanu lemeitoki naa naji iyoo oitumiyaritai naake tenkoitoi e siri, nkopii ee boo petum naa ninche aatar iltung'ana le Africa.

Ore inkitobirak naiteng'eni iltung'anak toowaitin naaibelekenyieki iltung'anak tolosho le Kenya naa tenebo orkasi naa lenchetare oonkajijik osoitok arashu aa sii toonkeek ashu imbaoi, tenebo sii osukuuluni e PP nalo ake oltung'ani darasa ang'asa ake naa aisomoea course naa ake naje. Ore sii enkae toki naisumi iltung'anak naa nchere kisimi ake sii iltung'anak ilomon le Enkai le Biblia, nepuo irkulikai aaku irpastani nepuo sii inkulikai aaku impastani kake ina kata toonene wuejitin naibelekenyieki iltung'anak tolosho le Kenya.

Oree seseni teserkali naishaa nishooyo nkardi naa keng'as ninye wizara tanaa ministry orkijanani aa keyienu na ninye natii kue aishooyo nkaardi ,ore ltung'anak onere nitum nkardi tenkitoo naa nkera osila naaku rkijanani sii etii ninche, ore si nkae seseni tanaa ministry nayio nishooyo nkardi naa ministry ee biotisho, amu ore peishooyo ministry e biotisho nelo naa biotisho aponunye, oshi ltung'anak atum moyiaritin naapuo nkaraki ontokitin naijo nona, koree sii likae sesen oyiari teserkali nishooyo nkardi na NGO amu kore kuna ambunini naji ngo kepuo niche aret ltung'anak aishoo naa nkaardi.